Gini e e aluorawa watiyo gi chuma, watiyo gi chuma to wariwo chumago wamako gi kanyakla mondo gichal kamae to be iloso lwetgi kanyo gi plastic

E pichani tang'o tang'o apoyo, to apoyo mitga kabisa egima omiyo okelo mor. To be en olemo makochame tomitga to kosechiek ga wang ine ka en ga ratong. to be Inyal pidhe, tobe kosepidhe ne chiemo koso inyal pidhe ne ohala koso ohala inyalo kawe itere chiro miuse miyud pesa, miyud mwandu to onyalo kelo dongruok e aluora, gi mwandu ma waloso e ohala.

nyiero en gima tang'o ni nitie mor koso winjruok e kind ji ariyo ma yuare ,to ka nyiero be nitiere mano tiende ni nitie winjruok to be nitie gima ji ariyo mane yuare go nitie gima nitie maber e kind gi, koro nyiero no kelo mor to kuma nitie mor ok nyalo bedo yuaruok, to be angne los osiep kosiep osebedo to mano ang'ne kel winjruok moro motegno e kind joma ne yuare go.

Jogueng'wa tiyo gi mbui e kar timo ohala kagidwa timo ohala eyo maduong' mondo ochop neji mang'eny to be jogweng'wa tiyo gi mbui mondo giwuo gi ji mang'eny, gitudre gi ji mang'eny kabisa kata ka gidwa wacho wach mar moting'o gik ma chando jogweng' to gitiyo gi mbui kata jo jo siasa mantie egweng'wa tiyo gi mbui kagidwa kagidwa ogonegi ombulu to be gitiyo gi mbui. Be wanyalo tiyo gi yor mbui ka ji ka wadwa winko thum, to be mbui ma watiyogo, ma gin mbui mantie e simu be ema watiyogo pile ka pile.

Kadhi e wuoth kata ka pok a chako wouth apango wuoth na, aketo gik ma adhidhi go wuoth machiegni aketo gi kanyakla mondo kik wiya wil gi gimoro a mora ma adhi go e wuoth ango ma dwarore e wuodha to be kasetieko alemo ka pok a wuok kaselemo to awuok adhi e stage to amanyo gari, gari ma nyalo tera e wuoth kama adhie.

Chiemo ni, chiemo ni en gweno, gweno gi sub gweno to bathe kanyo aneno ovakado. To ko chiemo ni anya chame, anyalo luoko lweta komondi, to kaseluoko lweta takaw kuon tasoyo e sup kanyo, baito achamo, tasoyo e dhoga tachamo, tamuonyo, kendo akaw gweno no akayo tachamo to avokado no be anyalo chame gi kijiko, aketo chumbi moro kanyo matin moromo

Ka awuok e oda e boma na kadhie wuoth kuma chiegni kata ka dhie tich kata chiro anyalo tiyo gi, an ga gi ndiga ma anyalo tiyo go anyalo dhi omo ndiga ma chop e tich koso chiro to bende samoro ka ndiga no okethore anyalo tiyo gi apiko anyalo chulo a piko to a piko tera tich koso chiro to samoro to be a piko ok yudre kata ka ok adwa a piko nitie matatu kata mutokni ma chulo to tera tera ku mora mora ma adwaro kaka tich koso chiro.

E kind apiko gi matatu an ahero apiko. Keche matatu, gimarach gi matatu en ni matatu gidiyore. To ka gidiyore to be gidiya, kata samoro okayud kata muya maber mar yweyo koro egimomiyo okahe, to be nitie liet mang'eny e matatu. To be ke koko be ng'eny kuma matatu be nitiere. To koro gimomiyo ahero apiko kendo, apiko onyalo chopa kumoramora kata yo diny manade to apiko chopa achopa kumoramora ma adwaro. To be odhi, odhi piyo. To kata ka abet, tabetabeta ng'atachiel to okadire, onge kumadiyora, abedo gi thuolo maber. To be omiya achopo kumadhiye gi kwe, gi kwe.

Mae en yien, lakini mae en yien ma pok otegno mae yien mapod tin. Mae iuso e aluorawa mang'eny mondo jok madhi ng'iewogi nyiewo mondo gidhi gipidhgi kaka mauwa kata gidhi loso go chiel kata giketo yien e laro kata ka gidwa loso boma mondo obed maber gitiyo kode. Kose pidhgi, eka koro gidhi bedo maduong' ma gitegno ma gibed maduong' maber. To jok mausogi, uso gi kaka ohala eka koro giyudo pesa ma ginyalo konyorego.

Kaneno gini mondik ni pharmacy to gima biro e pacha, gima biro e pacha en gimoro achiel, en duka miuse mana yedhe kende. Oting'o mana yedhe kende emiuse yedhe to ka idhi kanyo to idhi yudo ng'at mauso yedhe. Ng'ano nyalo bedo ja ohala, mang'eny gin ga laktar. Inyalo chopo kanyo to samoro inyalo pi ipi ipimi ka in gi tuo moro amora tobe koyudigo, to ithiedhi gi yedhe to imiyi yedhe be ma ang' nidhigo. Yedhe man tie kanyo inyalo yudo yedhe ma imuonyo, kata mimadho kata inyalo chuoyi, inyalo chuoyi sindan mondo okony tuo nino mondo ichang piyo.

Tijni aneno ka laktar chuoyo nyathi sindan to tijni nigi nengo e aluora nikech okonyo geng'o tuoche mang'eny mayudore e nyithindo kakla tuoche machalo kaka measles gi polio to mondo nyathi odongi ka en gi ngima maber oonge chandruok moro amora mondo mondo odong mana ka jok moko. Koro tijni okonyo joma nigi tuo mondo mogeng' tuoche mang'eny.

mae chak mopoto mi uso ni ji ,to ji nyiewo to madho kose madho to jok mo use yudo pesa kuom gi to tiyo gi pesa go e dongruok mar ngima gi

Mae en mchele, to mchele mondo irite mondo kik okethre, ikawe to ikete e bakul moro, tiume, to ikane kuma otwo, kuma onge ng'ich mang'eny to be onge liet mang'eny. To kanyo ema ikane, to be kuma otwo kuma onge be pii be. To kiseume maber, tikete kuma nigi malo matin. Mano ekaka anyalo rite mondo kik okethre.

mae en tich mar pur kech kae aneno magi yiende mek nyanya ipidho e puotho chon ne jitiyo gi dhok e pur to sani ok ochuno nikech nitiere machine mitiyo go e pur manyalo konyo gi e dongo to bende nitie machine ma olo ne gi pi ok ochuna nyaka koth obedi mondo gidong' maber, iolo ne gi mana pi machine matiyo gi solar mondo gibed gi pi to gidong' maber.

tijni en tich mar pur to en ka jipuro alot ,to e gweng wa gauorawa watimo pur nitie kaka watimo pur gi dhok samoro watiyo gi dhok, dhok puronwa kose puro wapidho kodhi, kodhi mar alot, kawasepidho kodhi mar alot, ka koth obiro koth chue to alod gi dongo maber, godngo maber kaka gidongo e pichani, to samoro be wanyalo puro gi machine mabiro wapuro go kawasepuro to wakeo kodhi e lo, to wanyalo tiyo gi pi ok ochuna nyaka wati gi pi mar koth, wanyalo tiyo gi pi mar nam wanyalo tiyo gi pi mar kisima watiyatiya gi machine ma bende yuayo pii to hola hola e puodho e puodho kanyo to alot dongo maber, kose dongo maber, wanguedo to wachamo kaka chiemo to moko wauso ne ji mondo olosnwa ohala

Mae ,masewinjo kuom ma, mae en olemo olemo minyal chamo ,inyalo tiyo kode kaka chiemo tichame tobe iuse. Koseuse jii timo kode ohala toduoko pesa, okelo mwandu ma jii tiyo go e dongruok mar ngimagi

Magi kudni mayudore e loo togin magi ber be sama, sama inyalo tiyo kodgi e mako rech. Itwegi to iologi e pii, rech kobiro mako chamo gi to imako rech. To be gibere loo, gimiyo loo bedo maber mondo kata kipidho cham to cham dongo maber to bende ginyalo bedo chiemo mar gweno, gweno gini,e bergi be

Mae , ma puodho, puodho ni nitiere bando ,bando mosepidhi mosechako tegno topok otegno kabisa kagidhi mbele tegno e puodho. To kae apani nopur, kosepuro nopidh bando, to bandoni osechako olo, osechako olo kata ka pok otegno kama to wanyalo bulo bando no to be ka osetegno wanyaloo ritho, ka waseritho wamoyogi, ka wasemoyogi ka gisetuo wanyalo rego gi mondo wayud mogo mar kuon kata be wanyalo tiyo gi bando gi e tedo nyoyo, tedo nyoyo. To ka waserito wanyalo kelo dhok kae makoro ocham achame tiange, tiang mosedong kanyo ler mondo orith, koro kendo eka pidh kendo bando no kendo

tijni en tich mar ritho mar ritho bando bando e puodho to kinde mokuongo mane atimo tijni, nawuok ka aol be aridho lueta, to tijni be netek kinde mokuongo mane atime to natieko lakini ne ok an kenda ne nitie jok mane konya, ne wakonyore mawatieko tijno